Komosweek che tangoen lagook abwate ale ko kararan ripotiin lagook en komosweek chotoon ndamuun lagook kotangoen ole maloo ak gaah tangoen ak ole maloo ak biik chemiten gaah mara komiteen ole maloo ak sigiikwaak sigogeri sigiikwaak ndamuun sigiikwaak agicheek komachei kochezaan lagook en ole maloo agicheek yachei konegiteen sigogerei lagook chutoon kotangoitos abwatee ale maloo en olemii sigiikwaak ele tangoen lagook chutoon.

Bo kamanut keyai boisioni, boisioni akere ale temindet chichi, temindet ne teme muchelek, mine muchelek ko muchelek komoche beek che chang, amune sikomin en beechuton chichi, ko ndamun chang beek chemiten yuton, kobo kamanut boisioni en temindoniton, ndamun temindoniton tun kait kokes muchelechuton ii, kotun koaldoi, kotun kosiche rabiinik chechang che boisien kwalen amitwogik anan okot che somesone lagokyik koba sukul, temet ot kora muchelechuton asi kwame lagokyik eng gaa koboto inendet.

Tuguk chekitesyin en komosto nesomonen lakwet en gaa obwote ole yoche keolji kitabusiek chekerkei ak chetam kosomi en sukul. Ndamun chebo sukul komara keete koib lakwet kobwa gaa ndamun mara kelelen tot kokerer. Koyoche kiolji kitabusiek lakwaniton chebo chekerkei ak chebo sukul siyon kayai en sukul kosoman ii kokerkei ak chenyokosomoni en kaa kitabusiek choton chekisomoni. Yoche kora kiolji kitabusiek chekisire sikosirchn tuguk chekakonetkei en gaa ak kiolji kora kilomok. Tuguk cheyoche ketesyi kora koyoche ketesyi kal kit kartasit nekere kila netokere kole yoche oyoe nee raa ko koron ii oyoe nee raa yoche kora komi konetindet nenete lakwani en gaa sikonete kila siyon kowo sukul kotuguk chemaelewan en sukul ii konyokonete konetindoni en gaa.

Kiy netesetai en yu, okere biik oeng' okere kora beek chechang' chekikichob . Kikibal kineu oinet ak kinde selele ak kerokyi beek kokit netesetai en yu obwote ole chichi koribe njirenik oinoniton nikokichob en yu kokikinde njirenik sikotoretengei chichiton konome njirenik chuton ak kualda. Komara chichiton kokochobe ilekinomdo njirenik mara komoche konam njirenik kualda anan komara kokochin njirenichuton chuchik omitwogik. Yoche kikoin omitwogik kila sikoechekitun ak kochang'a.